Mũndũ ũrĩa ndĩramenya haha nĩ PLO Lumumba, ũrĩa nĩ mũteti, mũthomi na wakiri wa ũteti kwa mĩaka mĩingĩ, nĩ ateithereirie Akenya kĩuteti harĩ kũhũranĩra akenya na gũthomithia atongoria njĩra njega cia ũteti na to Kenya tũ niateithetia Africa ngíma kĩuteti na nĩ atambũrekete mũno.